Ko anee neyoe aksit en Boleo ak ngortot customayat kole manyor , masiket nekikiyokyi betushek somok chekikosirto ko kiit noyoe konii, netai oteben customayat olenchi ng'o inendet ak ko nee ne kikoyokto customayamdaniton, yekakomwowon akoboke atoret oswechi amunee asikikokake mosiket ak kitio kora olenji customayat matkomaken kii amun nyoru masikenyinamun amuche otoret inendet kot konyor mosikenyin, ak oleei kora matkobitunat kesisiechu bo kochelewan kurbet, oleini oswee amune akitio atatuan tabuniton.

Boishonikab mornet netononchin ng'alekab bii en emetab kenya ko cheuu chesubi, kasinywan ko korib ak koker itondab emet, itondo kouu ketik tukuk cheuu mbraoonok cheuu ng'ung'unyek cheuu ainoshek, koribe ak koker kolee kobur en oret ne mokiwechowech, kora boishet ake ko yoon kabit ngele maranet kotoreti biik ak kouto biik ak kora yoon kabit kemeut koibchin amitwokik biik chekonyor kemeu nii akityo kouto icheket kobaa oldake.

En kot ne king'ate ng'atutik i, ko piik che yae yatet i, ko piik che isupi ; agenge ko ne kikure speaker, ko chichi ko indochin membaekchik che miten koiton king'aten ng'atutik, alak ko MPshek. Mpshek ko ki kichaguan en konstituensishek asikotononchi piik ap poror en koitet king'aten ng'atutik. En kaontit age tugul i, ko tindai mpshekwak. Ko pichu ko pitidani anan kokaitai kerenwan en koot ne king'ate ng'atutik kokeran kokayapu piik ap poror.

Bik cheune korik chekitoretengee kotindo tukuk cheboishen icheket en kasinitet ko kit karik chekiboishen nii ko cheu gloves chebo eunek niton nii simanam miondo nemiten korik chuton kotoretengee, tinye Koraa kambutishek ana gloves chebo kelyek asimatyech simdo nemiten korik chuu amun, ngoi korik chuu kotoreten gee miten simdo neo kosir nii olin anan sang . Ko Koraa koboishen burasishek sikosit korik chekitoretengee sikoyulilekitun korik chutet aKo Koraa en itindoi tukuk chuu en kot nekitoretengee, otindoi burasishek chekisiten korik chutet tii ak otinye Koraa gloves simanam simdo.

Eh kirangol keswekab kiyakik chuk ako kiangol en amuneishek cheu ichechu. Kiangol amun kiomoche keswot age neter nemakergee ak nikan, en kangoletab kesuek inyoruu terchinet en chemakergee ak chuu komiten ako koraa kororon keswot nenyon yon kakingol keswek chuu.

Ripet ap moek kopo komonut mising amu moek ko tukuuk cheyochei keripe en kila ak kila ko moek aripe kouninoni akere ale ipuren oletilil asimanam mionwokik chepo makatet anan amanam makarkarek kora aripe moek akochini amitwok chetotet chetoreti en yetunet ng'wan moek ko tukuuk chomokchinigei ko amitwokik mokchinke beek mokchinke kora ole tilil.

Krenyun ingebochin tuka ak kechirek en urwet akenge ko kerenyun netaa okere ole bokomonut amun kakikenda suswek amun omee suswek tukul ak ko kora komaimuch konamndake mionwokik anan makarkarek, monomdoke kechirek ak tuka ak ko kora kerenyun akee ko moyoche kebochin amun imuch koluchke, luche kechirek ng'ab momoche kobur tukul.

Serikalitab Nyandarua neming'in kotindo kondoik ak kotindo kondoi chuton kimnotoshek cheterter, kondoindet nemiten serikalitab Nyandarua ko nekikuren gavana, niton kondochin county, ko gavana ko koker ak kotet tukuk cheteseta en serikalit nitet, kora komiten biik cheng'ote ng'otutik chetete ng'otutik che konuu tukuk chekisibi en pcheeetab rabishek en sirkalinitet, miten kora mp ishek chendochin constintuensishek chemeng'ech, chutet ko bendi koot neking'oten ng'otutik kobo kotete ng'otutik icheket.

Olo kitokosundo cheko en tugab cheko ko oleu inoni ko tuchuu komoi baet nemii barak kabisa, tuchuu kwomishe kabisa ngamun Chang cheko. Ko sikochanga cheko kiboe sait agetukul kiboe ak omitwokik chenin ngo Chengek okot marurek ak suswek koraa chekakinga ak ityo kikochi ot silage kwome tuchuu kabisa kinogoo beek Koraa en chongindo yeee beek chechang ako chetililen anch Koraa. Ak ityo kobur Koraa en ole tilil asikoboiboiechi yote akokoin cheko. Kindechi Koraa tyondo sikokose ak kochanga cheko en tuchutet.

Kombunitab Safaricom ko kikosulda boishonik chechang, netaa ko kombunitab Safaricom ko kikoib kiit nekikuren mpesa, ko mpesa kimuche kiyokun ak iyokte rabishek en nyumnyumindo kobo chito ne nekit alaan ko chito neloo kisipto rabishek koyob chito aeng'e akoi chito ng'o, kora mpesa inii ko konorwet nekaran kabisa, imuche ikonoren rabinik ak kora imuche ibesen rabishek en mpesa inii, kora kap Safaricom ko kikoib lainishek ko lainit kindo simoit asikonyumnyum ng'alaletab biik chenekityin ak cheloen, biree chito simoit koboishen credit chekokonde laininiton ak ko kora Safaricom ko kikoko boishonik, kikosir lokok chechang.

Tekset en baetab tugab cheko Kobo komonut kot missing ko tekset nekimoche en baetab tugaa chebo cheko ko keteche mongoik, moingoik ko cheome tukuk icheket ako Koraa ko keteki uruet uruet neribe ncheket tii amabara asista neo makatok ako Koraa simobir ropta tichutet en kasartab ropta. Koraa ketekin tuchuu oletilil oleimuche kiteten beek olemoteremse ibtangasinik amuni moche tililindo tuchuu aK komoche Koraa kobur en kalyet en ele kararan asikokon cheko cheyomotin.

Kirwokikab barak chebo kapkirwok nebo barak kobune koimutik chechang icheket, koimutik chemii ko chebo rabishek, momii rabishek, mokiliboni rabishek cheyomotin icheket, kora kirwokichu ko nyoru monyoru kalyet, nyoru koimutietab kalyet ng'ab kiteseonjin sobonwekwak ak ko kora kirwokichu ko imuch makikas kirwoknotet nekonu icheket amun imuch kokako kirwoket nekamacham chito.

Ng'otutikab kibakeng'e nebo olietab njirenik kotwoe en oret neu inoni, ng'otutioni kotwoe yoon kakinet nomiikab njirenik, olekinomndo ak teknolojia nekiboishen en nametab njirenik ak ko kora kechob oratinwek ko kororonekitun asikomukta ibeetab njirenik kong'eten komosto akeng'e akoi komosto akee en aldaet, ak kora kechob boat nemuche kotuu njirenik ak kityo kwalda en yotet ng'obore kakonam njireni chuton en oinet, ak kora keko loanishek anan besenwokik kobaa bik chebo njirenik sikwal njirenik ak kwoldo.

Tukuk chomokyinike mising inowe alany tulwet ko tukuk chomoche ko cheisubi, netaai omokyinike rokoet asi kosopotenon rokoaniton alonye tulwet nekoi, kiit akee ko kwoshiek che kororon ak cheusus sikomachabaite en tulwet, ko kiit akee ko amokyinike beek, beek saee yoon kakobaran melel ak yoon karang'et ak amitwokik kora yoon kotowe toor asioror oome amitwoki chuton.

Jumia ko kikoboishen mising muswoknetetab kasari amun yoon imoche kiit ial en Jumia ko korong iliboni en simoit, yeilibonchi keibun kiit nekemokyinike akoi elemenye inyendet, yekiibun komokiyochin chekeibunen, ko ng'unon eleoldoi kiit iwendi simoit ak kityo itiny kiotet kemokyinike ak ikeer beitab kiotet, ko yeiker imuche iliban kiotet ak keibun.